Macini ya kũruga cabaci mirioni ĩmwe nĩ ĩgũteithia andũ arĩa me hakuhĩ nayo tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩheo makĩgũra cabaci kuuma kwĩ macini ĩyo, nĩ megũkorwo makĩiga makĩnyihia mathaa marĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra kũruga cabaci hĩndĩ ĩrĩa me mĩciĩ-inĩ yao. Nĩngĩ no makorwo makĩhũthĩra mathaa manini gũkorwo makĩgĩra kana gũkorwo makĩgũra tondũ cabaci icio nĩ cigũkorwo ciĩ nyingĩ. Ũguo ona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkorwo ena ũndũ ũgũkorwo na andũ aingĩ no akorwo akĩgũra cabaci kuuma kwĩ macini ĩyo. Tondũ no gũkorwo agĩtia akareherwo kana akagĩra kũringana na ũingĩ wa andũ arĩa angĩkorwo nao. Ningĩ macini ĩno ya kũruga cabaci mirioni ĩmwe nĩ ĩkũrehe bata wa gũkorwo andũ makĩrehe makĩongerera meciria getha makorwo magĩtura macini ingĩ ta yo. Na makorwo makĩhũthĩra macini icio gũkorwo makĩrugĩra andũ cabaci getha makorwo makĩmanyihĩria mathaa makũruga cabaci mĩciĩ-inĩ.

Thikũ ici mũndũ no ake nyũmba ona makĩria ma ngoroba igana rĩmwe tondũ hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo akĩhũthĩra macini agĩaka na gũkorwo agĩkuĩrwo indo, macini nĩ hũthũ gũkua indo tondũ macini no gwĩkĩrwo indo irĩa ciratukanio na gũkorwo cigĩĩtukania. Ningĩ macini no cikorwo cikĩhũthĩka kwambatia indo icio nginya ngoroba ĩyo ya igana rĩmwe. Na agakorwo na akĩiga mathaa mau tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkorwo agĩkua indo icio cia mwako na mũgongo no akorwo akĩnoga kana agakorwo akĩruta wĩra kahora nĩgetha akorwo akĩũruta thikũ nyingĩ. Ũguo agakorwo akĩhũthĩra mbeca nyingĩ cia mwene mwako ũkĩringithania na irĩa macini ĩngĩkorwo ĩkĩhũthĩra. Ningĩ macini ndĩranoga nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arakua indo icio cia mĩako na mũgongo, no akorwo akĩnoga mũno na agakorwo akĩremwo kũruta wĩra mũingĩ kũringithania na macini ũria ĩngĩkorwo ĩkĩruta. Ũguo macini nĩ citeithĩtie mĩako-inĩ ona andũ magaaka manyũmba manene nĩ ũndũ wa ũhũthĩri wa macini icio.

Mĩrango na ndirica cia cuma nĩ cirahũthĩrwo mũno thikũ ici tondũ nĩ cirakorwo cikĩgirĩrĩria indo irĩa cingĩkorwo nyũmba-inĩ ĩyo gũkorwo cikĩiywo kana gũkorwo cikĩ mũno. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũhũthĩra ndirica kana mĩrango ya icicio, nĩ harĩ irĩa cionanagia thĩinĩ ũguo ũgakorwo na ũritũ wa kũhitha kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkorwo thĩinĩ. Ningĩ ndirica cia mĩrango ndirica cia icicio nĩ ũhũthũ mũno cikue hĩndĩ ĩrĩa ciaringwo no mũndũ ahũthĩra ndirica na mĩrango cia cuma nĩ cira citingĩkua hĩndĩ ĩrĩa ciaringwo. Ũguo ũgakorwo na ũhoti wa gũkorwo ũkĩgitĩra indo ciaku wega. Ningĩ o ho hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahũthĩra mĩrango na ndirica cia cuma no cikorwo cikĩgirĩrĩria indo icio kuumana na ũhũri wa baiacara kũhĩtũkĩra mbica tondũ rĩrĩa mũndũ ahũthĩra ndirica cia icicio irĩa cironia thĩinĩ, mũndũ no oke ahũrĩre mbica hau ndirica-inĩ kana rũthingo-inĩ na akorwo akĩhũra biacara na indo ciaku irĩa ciĩ thĩinĩ.

Ũkui wa ndege wa Kenya Airways nĩ ũngenagia tondũ nĩ makoragwo mabangĩte mathaa mao wega rĩrĩa ndege ĩgũkua indo. Ũguo mũndũ agakorwo na ũhũthũ wa gũthiĩ gũkuo nĩ ndege. Ũguo na ningĩ bado no makoragwo na na cieya nene cia na rooms nene cia kũiga cia gũkuĩra mĩrigo ĩrĩa mũndũ angĩkorwo nayo. Ũguo ũgakorwo na ũhũthũ wa gũkua mĩrigo ũkĩringithania na ndegeO ho ũkui wa indo wa ndege wa Kenya Airways no ũkorwo ũkĩneana indo ndege-inĩ, kana ũkorwo ũkĩnenganĩrĩrio indo ndege-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũtekwenda gũkorwo ũgĩthiĩ thabarĩ icio cia ndege. Ũguo ũgakorwo na ũhũthũ wa gũkorwo ũkĩhũra biacara kũhĩtũkĩra ndege na ũgakorwo na ũhũthũ wa gũkinyĩrwo nĩ indo kuuma mabũrũri ma nja. O ho ũkui wa ndege wa Kenya Airways nĩ ũkoragwo na ũgitĩri mũnene tondũ nĩ makoragwo na macini cia kũrora hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akuĩte indo njũru, irĩa cingĩkorwo cigĩthũkia cikĩiga mũndũ ũgwati-inĩ, ta mĩcinga na ndawa cia kũrebia.

Mwarimũ nĩ anyitaga itemi harĩ gĩthomo gĩa kũnogora mwĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa angĩkorwo akĩhe, akĩhe arutwo ciũria cigũtũma makorwo magĩciiria. Ningĩ oho no gũkoragwo na irathi cia gũthiĩ nja na gũkorwo magĩthomithio maũndũ megiĩ maica, maũndũ megiĩ mĩrĩ na magakorwo magĩkithio maũndũ ma kũnogora mwĩrĩ, ũguo magakorwo makĩnogoka mĩrĩ-inĩ yao. Ningĩ arimũ no maheaga arutwo gĩthomo kĩgiĩ ũrĩa mũndũ angĩkorwo angĩkorwo akĩĩmenyerera na ũrĩa angĩkorwo akĩĩgitĩra kumana na mathĩna ma mĩrĩ. Ũguo makonia arutwo ũrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩnogora mĩrĩ na magakorwo makĩeherania na mĩrimũ ĩo ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩrehwo kumana na mũndũ gũkorwo akĩaga gũkorwo agĩka, akĩnogora mĩĩrĩ yake. Oho nĩ mameraga gĩtũmi kĩa mĩrĩ ĩkorwo ĩkĩrehe thĩna na magakorwo makĩmera rĩrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩĩgitĩra na ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩĩmenyerera kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩrehwo kumana na kwaga kwĩnogora mĩrĩ.

Niĩ no nyende kuona ciana ciakwa cigĩthoma nginyagia ma yunivasĩtĩ, makorwo magĩthoma kuuma ndigiri magathiĩ nginya professor na magakorwo makĩgacĩra maica-inĩ mao nĩ ũndũ wa gĩthomo. O ho no nyende kuona ciana ciakwa cigĩthoma cigakinyanĩria ikĩro irĩa makoragwo makĩrirĩria maicainĩ megiĩ gĩthomo, na o ho magakorwo makĩgacĩra maica-inĩ. Ningĩ nĩ njigĩte mĩbango ya kũmateithĩrĩria getha makorwo magĩkinyanĩria ĩkĩro icio cia gĩthomo. Ũũ nĩ ũndũ nĩ ndĩmateithagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mekwenda kũrĩhĩrwo mbeca cia thukuru. Na ningĩ ngakorwo ngĩmahe iheo hĩndĩ ĩrĩa makorwo makĩhĩtũka irathi-inĩ. O ho ona mangĩkorwo marĩ famĩlĩ-inĩ na no marathiĩ nambere na gĩthomo kĩao, no ngorwo ngĩmagathĩrĩria kũmarĩhithia mbeca cia thukuru. O ho ona mangĩkorwo marĩ wĩra-inĩ bado no ngorwo ngĩmateithĩrĩria getha makorwo makĩgacĩra, na makorwo na maica mega thutha wa ũguo.

Kĩgeranio-inĩ gĩa KCPE nĩ gwĩkagwo igeranio nĩ arutwo nĩgetha makorwo makĩrĩkia kĩrathi kĩu kĩa eight na makorwo makĩheo igeranio na makorwo makĩona mweke wa kũingĩra thukuru wa sekondarĩ. Nĩ mekithagio kĩgerio ta kĩa mathabu kĩrĩa makoragwo magĩkithio kũringana na lesson irĩa makoretwo magĩthomithio. O ho nĩ makoragwo magĩkithio igeranio cia gĩthũngũ na gĩthweri, irĩa makoragwo magĩthomithio nĩ arimũ na magakorwo magĩkithio nginyagia igeranio cia wandĩki wa composition na insha irĩa makoragwo makĩheo hĩndĩ ĩyo mareka igeranio icio. O ho no mekithagio igeranio cia CRE na Social Studies, irĩa makoragwo magĩthomithio ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩnana. Na o ho hĩndĩ ĩrĩa magĩkoragwo magĩthomithio igeranio cia CRE, nĩ marehagĩrwo nĩ makoragwo makĩĩrwo mathome Bible getha makorwo makĩnyita ũhoro wa CRE wega na magakorwo magĩthiĩ kanitha. Ningĩ nĩ mekithagio igeranio ta cia Sayansi...

Ngombo ya HELB nĩ ĩrĩa ĩheanagwo nĩ thirikari getha ĩteithĩrĩrie mũndũ akorwo agĩthiĩ na mbere na gĩthomo gĩake na akorwo agĩgĩthoma ategũgĩkorwo agĩtigithĩria. ĩno nĩ ngombo ĩheanagwo macukur-inĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ eyandĩkithĩtie cukuru. Na aheagwo getha akorwo agĩthoma na mũndũ aheagwo hĩndĩ ĩrĩa eyandĩkithia thukuru-inĩ. Ũguo weyandĩkithĩtie cukuru-inĩ nĩ ũkoragwo ũkĩheo kanya gaka ga kuoya ngombo ĩno ya HELB. Ũguo no nginya ũkorwo wĩyandĩkithĩtie na cukuru getha ũkorwo ũkĩheo ngombo ya HELB. Na ĩno ĩheanagwo thukuru-inĩ ta ma college kana yunivasĩtĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda arathiĩ nambere gũthomera kothi yake. Ningĩ mũndũ e TVET kana Polythechnic no akoragwo akĩheo ngombo ici, getha akorwo akĩrĩha irathi irĩa arakorwo agĩthomera na agakorwo agĩkorwo na mweke mwega wa gũthoma. O ho no aheagwo nĩgetha akorwo agĩĩteithia hĩndĩ ĩrĩa angĩkorwo arĩkia macukuru.

Mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC nĩ ũrarehe ngũrani gĩcigo-inĩ gitũ tondũ , hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo agĩthoma gĩthomo gĩkĩ gĩa CBC, nĩ marakorwo na ũmenyo wa iheo, na ũmenyo wa ũrĩa irathi ithomithanagio nginya nginyanagia macukuru ma sekondarĩ , na ũgwo mũndũ agakorwo na ũmenyo nginya ũngĩmũtiethia hĩndĩ ĩrĩa angĩkorwo akĩingĩra yunĩvasĩtĩ ,na agakorwo ena ũmenyo atĩ, kothi ĩrĩa arathiĩ gwĩka nĩ amĩũĩ kuma arĩ o mũnini, na agakorwo ena ũhũthũ wa gũkorwo akĩnyita kothi ĩyo, na tondũ hĩndĩ ĩrĩa athomithagio arĩ , arĩ o kanini nĩ akoragwo akĩnyita ũndũ kwa ũndũ na agakorwo akĩerewa, akĩnyita ũhoro ũcio na kinyi , tondũ nĩ aramenya hĩndĩ ĩyo, nĩ ũndũ ũgoka kũmũteithia thutha-inĩ hĩndĩ ĩrĩa agakorwo akĩingĩra yunivasĩtĩ-inĩ, ũgwo agakorwo akĩoya ũndũ ũyũ na kĩo mũno, na ningĩ arĩa makoretwo magĩthomera ũhoro, magĩthoma gĩthomo gĩkĩ gĩa CBC, nĩ maronania mena ngũrani tondũ, nĩmarahara nĩmaranyita ũndũ kwa ũndũ.

Tekinoronjĩ nĩ ĩhutagia andũ gĩcigo-inĩ gitũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ me kũhũthĩra tekinoronjĩ, nĩ marakorwo makĩgacĩra na magakorwo magĩkorwo na maũndũ mega tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo akĩhũthĩra tekinoronjĩ kũhũra biacara akĩhũthĩra mũtambo wa intaneti, nĩ arakorwo akĩhũra biacara ciake ategũtinda agĩthiĩ thoko kana magĩtinda makĩonana na mũgũri, ũguo agakorwo akĩendia indo akĩhũthĩra mũtambo wa intaneti. Ningĩ andũ nĩmarakorwo makĩaria makĩhũthĩra mũtambo wa intaneti na makaiguithania na magakorwo magĩcira ũhoro wĩgiĩ indo iria maracirĩra. Oho andũ nĩ marahũthĩra tekinoronjĩ gũkorwo makĩona maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ na magakorwo na ũmenyo wa ũrĩa thirikari ĩna mũbango na ũũ nĩ kumana na mĩtambo ya terevĩceni ĩrĩa ĩrehetwo thimũ-inĩ, ĩgakorwo ĩkĩhũthĩria andũ mahinda ma gũtinda magĩthiĩ mĩcii, ma gweterera makinye mĩciĩ makorwo makĩona tereviceni. Ningĩ tekinoronjĩ nĩ ĩrateithia andũ gũkorwo makĩhũthĩra mĩtambo ya waĩbaĩ gũkorwo.

Thukuru nĩ cikoragwo cikĩgũmĩrwo nĩ moritũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa arutwo makorwo mategũthiĩ thukuru nĩmakoragwo makĩaga gũthoma kĩrĩa aya angĩ matinda kuo mathoma, ũũ nĩ kuumana na rĩngĩ aciari a mwana ũcio matirĩ na ũhoti wa gũkorwo makĩmũrĩhĩra mbeca kwa ihinda rĩu , ũgwo mũrutwo ũcio agakorwo agĩtĩra akĩingatwo athiĩ mũciĩ getha akorwo akĩrĩha mbeca cia cukuru, na ningĩ mũrutwo no akorwo atarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũgwo akaumania na gũkorwo arĩ mũciĩ, akaaga gũthiĩ cukuru getha akorwo agĩthiĩ thibitarĩ , ũgwo agakorwo akĩaga gũthoma kĩrĩa arĩa angĩ megũkorwo magĩthoma , na agakorwo arĩ na ũritũ wa gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩu, na gĩthomo kĩrĩa acio makorwo magĩthoma , ũgwo akaumania na gũcokera ,kĩrĩa gũcokera nakwonio nĩ arĩa megũthomithagio nĩgetha akorwo onake akĩmenya kĩrĩa mathomire, ningĩ arimũ amwe no makorwo mategũthiĩ cukuru gũthomithia ,kana makaaga gũthomithia arutwo ao wega .

Arimũ a icagi-nĩ nĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ moritũ maingĩ tondũ hĩndi ĩrĩa mangĩkorwo makĩenda gũthomithia arutwo ao makĩhũthĩra mĩtambo ya intaneti, nĩ makoragwo, arutwo amwe no makorwo matarĩ na thimũ icio cia kũingĩra mĩtambo-inĩ ĩo ya intaneti nĩ getha makorwo magĩthomithio, ũguo mwarimũ akumania na gũcokera kĩria athomithĩtie arĩa angĩ mĩtambo-inĩ ya intaneti kana agakorwo akĩaga gũthomithia arutwo kũhetũkĩra mĩtambo ya intaneti na agakorwo na ihinda iritũ rĩa gũkorwo akĩrĩkia cĩrambaci ĩrĩa akoretwo, abatiĩ gũkorwo agĩthomithia. Ningĩ arimũ no makorwo na moritũ tondũ, rĩmwe no makorwo, icagi-nĩ no gũkorwo, arutwo mena thimũ icio cia kũingĩra intaneti no makorwo na ũritũ wa kũgũra ndata tondũ mbandũ, tondũ hĩndĩ ĩo arutwo nĩmegũkorwo matarĩ na mbeca cia kũgũra ndata na rĩngĩ aciari ao matirĩ na ũhoti wa gũkorwo makĩmagũrĩra ndata nĩgetha makorwo magĩthomithĩrio mĩtambo-inĩ ĩo ya intaneti.

Apu iria cirutĩtwo thĩiniĩ wa thimũ ni cokoretwo cigĩteithĩriria arutwo gũkorwo magĩthoma wega tondũ, hĩndĩ ĩrĩa mũrutwo angĩkorwo e thabarĩ-inĩ, kana e handũ hena andũ, no akorwo ategũtinda akĩruta mabuku tondũ no oe thimũ yake na akorwo akĩhũthĩra apu icio gũkorwo agĩthoma na ningĩ no akorwo akĩhũthira apu ici hĩndĩ ĩrĩa atarĩ na ibuku hakuhĩ gũkorwo agĩthoma. Ningĩ apu ici no cikorwo cigĩteithia mũrutwo gũkorwo agĩthoma na gũkorwo akĩririkania kĩrĩa athomithĩtio nĩ arimũ ake hĩndĩ ĩrĩa ategũkorwo akĩririkana kana hĩndĩ ĩrĩa e gũbatara gũthoma kĩrĩa mwarimũ athomithĩtie atarĩ kĩrathi, ũguo agakorwo agĩteithĩka mũno kũhũthĩra apu ici. Ningĩ apu ici nĩ cirahũthĩria arutwo na arimũ wĩra tondũ mwarimũ no akorwo akĩra arutwo makorwo makĩhũthĩra apu ici gũkorwo magĩthoma nacio na gwĩka maratathi marĩa mangĩkorwo apu-inĩ ici, getha arutwo makorwo makĩnyita kĩrĩa mwarimũ arathomithia na makorwo makĩona nĩma kĩrĩa mwarimũ arathomithia no gĩũke kĩgeri-inĩ.

Tekinorojĩ nĩ ĩranyita itemi harĩ gĩthomo gĩa kĩrĩu, na ũũ nĩ wonanĩtio tondũ arutwo nĩ marakorwo makĩhũthĩra tekinorojĩ kana intaneti gũkorwo magĩthoma nayo, na magakorwo makĩrora maratathi marĩa makoretwo makĩheo thĩiniĩ wa tekinorojĩ, kũhĩtũkĩra inataneti na apu iria cikoretwo kuo, cia gũkorwo , cia arutwo gũkorwo magĩthoma, ningĩ apu ici nĩ cirateithia arutwo aya gũkorwo magĩthoma , na gũkorwo makĩririkania kĩrĩa mathomithĩtio ihinda rĩu rĩhũtũku, ũũ nĩ ũndũ tekinorojĩ nĩ ĩramateithia ũũ , magakorwo makĩagĩria mathomo mao, na magakorwo magĩkorwo irathi , na namba njega hĩndĩ ĩrĩa magũkorwo magĩthoma , na magakorwo magĩthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao thĩiniĩ wa mayunivasĩtĩ kana korĩnji , kana TVET, ũũ nĩ ũndũ arutwo nĩ marakorwo makĩ makĩgĩa ũmenyo mweru, hĩndĩ ĩrĩa mahũthĩra apu ici , thĩiniĩ wa intaneti, na tekinorojĩ ĩkamagacĩrithia gĩthomo-inĩ kĩao.

Tekinoronjĩ nĩ ĩrateithia gũkorwo ndĩna maumĩrĩra mega hĩndĩ ĩrĩa ndakorwo ngĩka kĩgeranio tondũ rĩngĩ nĩngũkorwo ngĩhũthĩra tekinoronjĩ mĩtambo-inĩ ya intaneti gũkorwo ngĩthoma na gũkorwo ngĩcokera kĩrĩa thomithĩtio nĩ arimũ na ngakorwo itegũtinda ngĩoya mabuku na gũkorwo ngĩhũthĩra intaneti kana apu iria cikoretwo kuo cia gũkorwo ngĩthoma. Oho intaneti na tekinoronjĩ nĩ ĩrarehe ũgarũrũku hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo ategũtinda akĩoya mabuku. Ningĩ nĩ harĩ aarimũ marahũthĩra itaneti gũkorwo magĩthomithia arutwo ao, ũguo ngakorwo ngĩgacira na ngakorwo ngĩnyita mũno tondũ rĩngĩ no ũkorwo ngĩ save-u , ngĩiga indo icio na rĩngĩ maratathi marĩa twatũmĩrwo rĩngĩ kũhĩtũkĩra mĩtambo ya intaneti, ngakorwo ngĩmaiga thimũ-inĩ na ngakorwo ngĩmahũthĩra thutha-inĩ ũcio hĩndĩ ĩrĩa ingĩkorwo ngĩbatara kũririkana kĩrĩa tũthomithĩtio nĩ arimũ na ningĩ ngakorwo na ũririkano mwega.

Tekinorojĩ nĩ ĩragacĩrithia gĩthomo gĩakwa na ngona maumĩrĩra mega, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndakorwo ngĩhũthĩra tekinorojĩ gũkorwo ngĩthoma nayo, nĩngoretwo ngĩnyita ũndũ , na ngakorwo ngĩhũthĩra video kana, kana mbica , kana nyĩmbo iria cingĩkorwo cikĩteithia mũndũ kũririkana kĩrĩa mũndũ akoretwo agĩthomithio, na ũũ nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩteithĩrĩria maumĩrĩra makwa ma gĩthomo, hĩndĩ ĩrĩa ndakorwo ngĩhũthĩra mũtambo wa tekinorojĩ , ningĩ tekinorojĩ nĩ ĩrehete inatenti ĩrĩa ĩna apu, na iria cirateithĩrĩria mũndũ kĩũmbe hĩndĩ ĩrĩa agũkorwo agĩbatara gũthoma e haraihu mabu, e haraihu na mũciĩ, kana hĩndĩ ĩrĩa atarĩ na mabuku hakuhĩ, ũgwo ũkahũthĩra apu icio ũkorwo ũgĩthoma , na ũgakorwo wĩna ũguni, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wahũthĩra apu icio kana video , nĩ ũrakorwo ũkĩririkana kĩrĩa wathoma, na ũgakorwo ũkĩnyita nginya kĩrĩa mwarimũ arathomithĩtie , na ndũrakorwo ona, ndũnakorwo ũkĩhara, ũgakorwo na ũguni, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wakorwo ũgĩthoma ũkĩhĩtũkĩra apu icio, nĩ ũrona baida.

Nĩ harĩ na ũguni nyonaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũkorwo akĩhũthĩra intaneti gukorwo agithoma, tondũ hĩndĩa wathoma ũkĩhũthĩra intaneti, nĩ ũrakorwo ũkĩnyita ũndũ kwa ũndũ, na ũgakorwo ũkĩhũthĩra mathaa manini gũkorwo ũgĩthoma, na ũgakorwo wĩna bainda tondũ, hĩndĩa wakorwo ũgĩthoma kũhetũkĩra intaneti, nĩ ũrakorwo ũkĩnyita hĩndĩ hĩndĩ ĩrĩa wakorwo wathoma na intaneti, na ũgakorwo ũgĩetha ciũria ingĩ cihana kĩrĩa wakorwo wathoma, na ũgakorwo ugĩ ũgĩthoma nginya mbere ya mwarimũ, tondũ hĩndĩa wakorwo wahũthĩra ciũria icio, rĩngĩ mwarĩmũ ndarakoretwo amuonia kũhĩ kũhũthĩra njĩra ingĩ, gũkorwo ũgĩtho gũkorwo ũkĩihũrĩa kĩũria kĩu, ũguo ũgakorwo atĩ wathoma na ciũria ingĩ, na ũgakorwo ũkĩmenya ũndũ kwo ũndũ mbere ya ũrĩa ũthomithĩtio nĩ mwarimũ, na nĩ ũũ nĩ ũndũ umanĩte na atĩ, hĩndĩ ĩrĩa wahũthĩra apu icio, nĩ ũrakorwo ũkĩona maimĩrĩra mega, thutha wa gũkorwo ũgĩthoma kũhetũkĩra intaneti na gũthomithio kũhetũkĩra intaneti.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũbatara kuoya kandi yake ya ũira wa bũrũri nĩ abataranagia akorwo akĩhũthĩra karatathi gake ga gũciarwo na agakorwo akĩhũthĩra rĩngĩ ongorwo nĩ Maisha ID. Ũgakorwo ũkĩhũthĩra maratathi maku ma kĩrathi gĩa kanana. Ũgakorwo ũgĩthiĩ nacio kũrĩa kandi icio cioyagĩrwo na ũgakorwo ũkĩneana kũrĩa ũkoragwo ũkĩoywao irore ciaku. Ũgakorwo ũkĩandĩkithia marĩtwa maku mothe na ugakorwo ũkĩandĩkithia wĩ wa bũrũri wĩ wa location kana itũra rĩrĩkũ. Ũgakorwo ũkĩheo karatathi karĩa ũhũthagĩra gweterera getha kandi ĩyo yaku ya ũira wa bũrũri ĩkorwo ĩkiuma. Kandi ĩyo nĩ ĩikaraga gwa kahinda ka mweri ũmwe nginyamĩeri ĩĩrĩ kana ĩtatũ getha ĩkorwo ĩkiuma. Na ũgakorwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa yauma ũgathiĩ na karatathi karĩa wahetwo ga gweterera, ũgathiĩ na ũgakorwo ũkĩnengerwo kandi yaku ya ũira.

Niĩ nĩnguona ta tekinoronjĩ ĩteithĩtie andũ gũkinyanĩria gĩthomo tondũ andũ nĩ marahũthĩra tekinoronjĩ gũkorwo magĩthoma na ũũ nĩ ũndũ wonekanĩte tondũ hĩndĩ ĩrĩa arutwo kana andũ megũkorwo makĩhũthĩra tekinoronjĩ gũkorwo magĩthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao, nĩ marakorwo makĩhũthĩra apu rĩrĩa marakorwo makĩhũthĩra gwĩka ciũria kana kũrora ciũria na ningĩ gũkorwo magĩcokera kĩrĩa mathomithĩtio nĩ getha makorwo magĩtaũkwo wega. Na ningĩ magakorwo makĩhũthĩra apu oro ici gũkorwo magĩetha ciũria iria mangĩkorwo magĩka nĩ getha meririkanie kĩrĩa mathomithĩtio. O ho tekinoronjĩ nĩ ĩrehete maratathi meho ma ũrĩa, marĩa mũndũ arahuthĩra intaneti nĩ getha akorwo agĩetha maratathi ma ciũria iria angĩkorwo agĩka na agakorwo agĩcokera kĩrĩa athomithĩtio na njĩra ndaya na agakorwo e wa kũhara makĩria kĩrĩa athomithĩtio nĩ arimũ ake kũringithania na ũrĩa mbere ĩo andũ marahũthagira mabuku gũkorwo magĩcokera. Ũguo tekinoronjĩ nĩ ĩrateithia harĩ thukuru na arutwo

Arimũ no mahũthĩre tekinoronjĩ gũkorwo magĩkinyanĩria gĩthomo kĩao, no ũũ nĩ ũndũ ũngĩkorwo ũkĩoneka hĩndĩ ĩrĩa arimũ mangĩkorwo makĩhũthĩra app cia thimũ kana magakorwo magĩtũmĩra arutwo ao maratathi ma gũcokera hĩndĩ ĩrĩa mekũmatũmĩra intaneti-inĩ kana makonereria arutwo ũrĩa mangĩ ũrĩa mangĩhũthĩra intaneti getha makorwo magĩcokera kĩrĩa mathomithĩtio kana gũkorwo makĩririkania kĩrĩa mathomithĩtio. Ningĩ no makorwo makĩmatũmĩra ciũria kũhetũkĩra intaneti kana makorwo makĩmathomithia arutwo kũhetũkĩra intaneti na magakorwo makĩmatũmĩra bindiũ kana maratathi mena na anja kana maratathi mena ũguni harĩ gĩthomo kĩrĩa maramathomithia, na arutwo nao makoya mweke ũyũ getha makorwo magĩthomithio nanjĩra ya intaneti tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthomithio na njĩra ya intaneti, nimegũkorwo makĩhũthĩra bindiũ kana mbica iria mangĩkorwo magĩtũmĩrwo thutha-inĩ ũcio getha makorwo magĩcokera kĩrĩa mathomithĩtio. Oho ningĩ makahũthĩra maratathi mau gũkorwo makĩririkania kĩrĩa mathomithĩtio.